ore api ompisai na kebolo pooki kaata, iriwa ake kiriwakini impisai, nilak ninyiangu credit nemeeta haja pingoru ATM tinakata rishata, ore si tena apii ompisai meeta haja pilo bank ashu atm esimu ake ilakie pooki toki, kiokoa si sai, meeta haja peingangana peimbanga olaini, kelak si imbill ositima enkare, ofis ore si kuna api ompisai na kenyori amu kiko kishoru iloni, weripoto aitumia pin ino esimu, meeta haja peinap mpisai tembene na kias si esiai tolkijijini alang atm, me lasima pilo aah bank arashu town, kiteru si imbiasharani kutitik.

Mesapuk oleng ena, ena siai tenkop ang amu uh ore enkop ang meturi inkuarei meteleku ake naa ilbuldosani ake oponu neturr isilankeni nipuit isilankeni te community niaku meore ena baye mesapuk tenkop ang meteleku ake naa nena tokitin naponu ake nasha neponu aturr iltokiting isilankeni naa tenkop naokie uh inkishu inkariak esaa nasha esaa naiko naponu eh onkulie onkulie tokiting ake kumok naponu naiko naasaki meteleku enabol sani niaku ore inkuare tenkop ang mekumok mesheti tenakata inkuarei tenkop ang.

Ee kadolita burshery nadolita esiakikin aare naaitashito, nadolita olopeny burshery Ogira amirr burshery adolita enkilassi ee burshery nadolita igirri naika , nadolita orkilo, nadolita esiankiki nabo enagira naa ainyang'u igirri tee tiatua burshery kajo ipisai elakita araki igirri eishoritae naa Tina siaai te burshery naa tine wueji.

Lasima piata embilion nabo e license niata sii enkarna ebank na ninye na ibolie embank tolosho le Kenya ore si enkae niata application inewueji nipukunye osokoni laasa le siai le bank olaasak pooki le bank orkituak ni apply nikichorina enkardasi e certificate kifaa piaply iyie na inabank kifaa na pibol tolosho le kenya ore ba sininiye na kifaa pitum ltunganak oas nkomputa ltunganak oas enasia e cyber olaas ntokitin metaa kiprotect enasia najib cyber security

Kadolita naa ngera esukuul nadolita iltunganak oosita isiaitin ositima ena siai e energy ena siai osupuko Niaku adolita ingera egirai aitengen ena siai ositima ena siai ositima wenasai energy niaku kadolita iltunganak